Mũmera ũyũ nĩũhũthĩkaga ta irio; no ũũhũthĩre ta mboga cia kũrĩa ngima, no ũũhũthĩre ta mboga cia kũrĩa mucere na no ũthubanĩrio na cabaci. Mũmera ũyũ tena nĩũthiaga ũguo ũkauma tũbegũ. Tũbegũ tũu no ũthiĩ ũtũthĩe, na ũtũhũthĩre ta mũtu wa ũcũrũ. Bado, mũmera ũyũ no ũũhũthĩre ta mahuti ma kũhe ng'ombe na mbũri, na nĩ mateithagĩrĩria mũno harĩ ũkũria wa mahiũ maitũ. Kogwo mũmera ũyũ wĩna kĩguni matũra-inĩ maingĩ.

Huduma namba yaagĩte gũkorwo ĩkĩhũthĩka tondũ ĩyo yarĩ o mũbango wa thirikari, ya gwethera andũ ngũrani kana andũ matigaĩne mbeca na nĩgetha thirikari ĩhote kũiya mbeca cĩa mũingĩ, no kinyagia ĩkorwo na kĩndũ kĩrathiĩ na mbere nĩgetha ĩkahota kwerekeria mbeca cia mũingĩ mwena-inĩ ũcio, igakoragwo iraguna o andũ amwe. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo thirikari ĩrĩa ĩingĩraga, yũkaga ĩgateyanĩria maũndũ arĩa mararĩ kuo mbere, ĩgoka na maũndũ mayo, o ma kũguna andũ amwe, na ma mũgũnda andũ arĩa maramanyitaga mbaru kĩ-uteti. Koguo ũndũ ũcio, nĩwa angĩire gukorwo andũ matarĩ maraambĩrĩria kũhũthira huduma namba. Then ũndũ ũcio ũngĩ, huduma namba ĩtiarĩ na kĩguni ona kĩ kũrĩ mũndũ o wothe, yarĩ tu o yagũtũma thirikari ĩhotage kuona o andũ arĩa matararĩha igoti, na ĩhote kumatinagia igoti na njĩra nene, na marĩkania na kũmatinia igoti, rĩtithiĩ gũtungatĩra mũingĩ, rĩkuthi kũguna o andũ amwe.

Hĩndĩ ciothe twĩna magetha ũndũ ũyũ nĩ tũwĩkaga nĩ getha kweherania mbegũ ĩrĩa njega hamwe na mahuti. Nĩ ũtigithũkanagia mahuti hamwe na irio njega ciakũigwo ikũmbĩ, na ciarĩkania na kũhuhwo, kũhuhwo kũu nĩkuo gũtigithũkanagia mabuti na mbembe kana mũhĩa kana mwere. Na ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ kĩguni mũno tondũ indo icio nĩ ihotekaga kũigĩka wega kwa ihinda iraya itekũrĩka nĩ mbũca kana tũnyamũ o twothe tũrĩa tũthũkagia indo iria twarĩkania na gũkĩgethwo. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata na nĩ ũrĩ kĩguni kĩnene mũno.